ĩ no ndirikane rĩa mbere ndekĩre ũndũ ũyũ na maũndũ marĩa ndagereire kwarĩ mweri wa ikũmĩ tarĩki ikũmi jũmatatũ ,baba witũ nĩ athire akĩgũra mbũri na agĩũka nacio no nĩ tondũ nĩkwarĩ na ng'aragũ, kwĩ mũthũngũ wakoragwo na mũgũnda mũnene nĩkuo twagũragĩra nyeki na to ũgo nĩ akoragwo na macini ya kũhũra maĩ kũogũo itũra itũra inĩ na nĩkuo twatwaga mbũrĩ kũnyũa maĩ kũo tondũ itũra rĩtĩakoragwo na maĩ na na rũĩ rũtiakoragwo na maĩ ,o ũgwo nĩtwacikamaga kwĩ ingĩ twendagĩria andũ nĩ a mbũcirĩ .

Niĩ ingĩbũndithia mũndũ gwĩka ũndũ ũũ, wambele okorwo mũgũnda wake nĩ gĩthaka ambe atũgũte gĩthaka kĩũ mũgũnda ũcio ũrĩmwo wũĩganane mũnanĩa na haũ enje mĩthĩthũ mĩraihũ etha mĩthĩthũ mĩraĩhũ ekĩre thũmũ mĩthithũ inĩ ĩyo na aigũthanie mĩthĩ aigũĩthanĩe thũmũ ũcio na tĩri ũcio nĩgetha tĩrĩ ũcio ũkorwo wĩ mũnorũ, kũmĩa na haũ tondũ mĩ mĩraria nĩ ĩnyũaga maĩ maingĩ akorwo ena mĩbaibũ ya gwĩkĩra mĩthithũ ĩyo maĩ maingĩ, acoke enje marĩma magwĩkĩra mĩraria ĩyo na ekĩre tĩri mũingĩ wa kũnyĩtĩrĩra mĩraria ĩyo nĩgetha ndĩka ndĩka hũrũtwo nĩ rũhũho kana ndĩkagũithio nĩ rũhũho kũma nahaũ o mũthenya no nginya ekĩrage maĩ mĩthithũ ĩyo nĩgetha mĩraria ĩkanyũa maĩ maũ nĩgetha mĩraria ĩyo ĩkorwo na kĩro kĩingĩ na kĩnene na kĩndũ kĩa kũhe bamĩrĩ yake.

Ingĩtarĩria kĩrĩa kĩmbere haha nĩ atĩ aya nĩ arĩmũ na arũtwo ao mwaka wa ngiri na ngiri nĩ kwarĩ na mũrimũ wetagwo Corona na warĩ mũrĩmũ ũtarĩ mwega mũno na nĩ wakoragwo ũkĩgĩo nĩ andũ, arũtwo nĩmakoretwo maikarĩte mũciĩ mwaka mũgima na mwaka wa ngiri na ngiri na ũmwe, arũtwo nĩ macokereĩre cũkũrũ na tondũ arũtwo nĩ aingĩ arimũ magĩikara magĩkorwo na gĩikario makĩũga no nginya a arũtwo magayanio tondũ irathi na arũtwo amwe marĩthomagĩra nja na o mũrũtwo kana mwarimũ nonginya ekĩre mask nĩgetha kũgĩrĩria mũrimũ ũcio tondũ ndwarĩ na kĩhonio na ndwarĩ na dawa kũogũo arũtwo mangĩarigĩrĩirio nĩ kũ matigakorwo na mũrimũ ũcio na matiagatwarĩre arĩa memũ ciĩ na no ngĩnya ma ngĩakorirwo na maĩ magwĩthamba moko o ihĩnda o ihĩnda.

Hakwa he bata gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere, ciana iciaranĩirwo handũ hamwe, nĩ wega kũcemanagia kaingĩ na kũmenya ũrĩa ũngĩ ũrĩa arathiĩ na mbere na maũndũ make ona ciana ciake, okorwo hena biacara andũ mararuta hamwe gũcemania na kũheana motaro maingĩ, na marĩa mabataranĩtie kũo. Wakerĩ, ciana ciao kuonana hamwe na gũkenanĩra na kũrĩanĩra hamwe. Wagatatũ, gũthiĩ kũona aciari, kũmatwarĩra irathimo magaturathima tũikare mĩaka mĩingĩ nao maikare mĩaka mĩingĩ makĩonaga maciaro ma ciana ciao. Wakana, guthiĩ kũona athũri arĩa matigĩtwo nĩ atumia ao, atumia arĩa matigĩtwo nĩ athuri ao na ciana cia ndigwa, na kũnyitanĩra na, itũra hamwe.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo mũhũthũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa atĩ mũrĩmi no nginya ambe atũgũte mũgũnda ũcio okorwo wina nyeki, kana ihũngũ cia mĩtĩ, ũkoretwo ũtagwĩkwo ũndũ acoke arĩme mũgũnda wĩiganane, ũndũ ũngĩ no nginya aite thumu tĩri-inĩ, nĩgetha aiguithanie tĩri ũcio na thumu ũkorwo wĩ mũnoru, ũndũ ũngĩ agũcoka enje mĩtaro, aitĩrĩre ekĩre mĩtaro ĩyo maaĩ, na igũithanie tĩri ũcio na thumu na maaĩ marĩa, nĩgetha agĩita mbegũ icio ikorwo, inyue maaĩ wega na ikorwo cia kũrũngara ciĩ ika, mmh acoke ahande, acoke ahumbĩre mbegũ iria na na thumu ũrĩa na na tĩri nĩgetha mbegũ icio ikũre gũtwika nyeni, na nĩgetha nyeni icio no endie thoko, kana enderie itũra, rĩngĩ no bamĩrĩ no itũe nyeni iria cia kũruga.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo atĩrĩrĩ gũkũ, mũrĩmi no nginya ambe atũgũte mũgũnda wake, nyeki ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmera kana ihũgũ cia mĩtĩ iria ikoretwo mũgũnda-inĩ, ũndũ ũngĩ arĩme mũgũnda wũiganane, ũndũ ũngĩ acoke aite thimu, nĩgetha tĩri ũria aiguithanie na tĩri na tĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnoru , ũndũ ũngĩ akorwo akĩenja mĩtaro na aite maĩ nĩgetha maĩ mau manyo nĩ tĩri ũrĩa na thumu nĩgetha akahanda mbegũ iria ikorwo cia kũmera. Ũndũ ũngĩ mbegu icio cikũmera ituĩke gĩtũngũrũ kĩega na kĩnoru, kĩngĩendeka nĩ mũrĩmi ũrĩa ũngĩ nĩgetha akahota kwendia thoko-inĩ na kwenderia itũũra na gũtũmĩra gwake mũciĩ. Ona ũndũ ũngĩ andũ akuma kũraihu kũraihu no moke na mathome ũndũ ũcio kũrĩ we na makorwo magĩthiĩ kũhanda mĩgũnda-inĩ na nĩgetha mũrĩmi ũyũ akorwo nĩ agĩa mbia cia gwĩka ũndũ ũngĩ kana mũgũnda harĩa atigĩtie gacigo no akorwo agĩkĩra ũndũ ũngĩ kana kũrehe, kũrehe arutwo angĩ mathome ũndũ ũcio.

Nĩ ng'ano nyingĩ na maũndũ maingĩ njiguĩte makoniĩ kĩndũ gĩkĩ. Wambere, eeh kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo irenge na kĩhandagwo kĩ mbegũ, na kĩhandagwo tĩĩri-inĩ, tĩĩri-inĩ mũnoru ũrĩa wĩkĩrĩtwo thumu. Ũndũ ũngĩ, nonginya wĩitĩrĩrie maĩ o mũthenya, nĩgetha mbegũ iria igakorwo ciakũrura naciagũkũria irenge rĩega na rĩthaka na rĩa kĩrorerwa. Ũndũ ũngĩ, irenge rĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rĩheagwo, rĩrugagĩrwo ciana ciakinya mĩeri ĩtandatũ na na rĩngĩ nĩrĩkoragwo na thubu mwega ũrĩa ũngĩrĩo na na mũcere, mũgate kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩothe. Ũndũ ũngĩ, mũrĩmi noahote gũkorwo akĩendia thoko-inĩ kana itũũra-inĩ, na ũndũ ũngĩ no arutwo akuuma macukuru maingĩ nomakorwo magĩũka kũthoma ũrĩmi na marenge maya.

Niĩ hakwa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ atĩrĩrĩ mũgũnda no nginya ũcehwo nyeki ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩmwo kana mĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkũra na ndĩrendekana mũgũnda-inĩ ũcio, wa kerĩ, gwetha karagita gokr karĩme mũgũnda ũcio na kaigananie, ũndũ ũngĩ thumu no ũkorwo ũgĩitwo o mũthenya nĩgetha tĩri ũrĩa ũkorwo, ũkorwo wĩ mũnoru, ũndũ ũngĩ no nginya twethe mũkanda wa kwenja mũtaro nĩgetha mũndũ ũrĩa ũngĩ anyite mũkanda ũcio mũico ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ nĩgetha, mĩtaro ĩyo ĩkorwo ĩ mĩrũngarũ na mũgũnda ũcio ũkorwo wĩ mũtheru. O rĩngĩ mũrĩmi wa ũmũthĩ arenda kũhanda mboga ũguo no nginya tũkorwo ma mbegũ, tũgũita mbegũ iria mĩtaro-inĩ iria na tũhumbĩke, na tũhumbĩke thumu ũrĩa na tĩri ũria, ũcoke nĩ tũgũitĩrĩria maĩ angĩkorwo ũmũthĩ gũtigũkoretwo kwa ura, ũndũ ũngĩ mũrĩmi no nginya akorwo akĩrĩmĩra kĩrĩa ahandĩte nĩgetha, nĩgetha mboga iria